Woore enaa siai nagira aiendelea tenewueji naa endoldakitarini naa iltunganak taa kulo aisiadi iltunganak tenkata emoyian aiksaidia erem oltugani nishoori oltungani olchani netum oltungani ataa bioto neaku wore enasiai eniko oltungani peitum naisum intokiting naijio sciences aashu enkisuma naisaidiaa oltungani aaku oldakitari isum entoki naji biology aashu chemistry. Wore chemistry netiuu enaa chemicals aa ilkeek eniko entiobiri aa woore biology kisum enkerai tedarasa kuhusu osesen lotungani enikunakino oltungani enereem oltungani neretuni oltungani neaku iisuum oltungani te university naapasha ninkunaa teeniret oladuoo tung'ani iraa naduoo oldakitari, neaku woore enaa kisuma naa oldakitarini

ore ena bae nagira aendelea tene wueji, naa nkera kutitik egirae aisho irkeek, te nkata enye ekitisho, ore pee eesa ena bae naa nchere, keji paa ore kuna keraa kutitik, iyiolo ajo ore enkerai kiti naa kidim anoto, teleleko oleng ashu asioki oleng. kidim ninye anoto moyiaritin. neeku ore kulo keek oolo nishori nkera. kulo keek lepolio, keret kulo keek, inkera pee memuoi ake teleleko oleng'.metaa ore ena kerai naa keeta entoki najo immunity ore immunity, naa enkidimata naibooyo osesen imoyiaritin.

Ore embae naidimayu ashu nalotu indamunot ainei tenelo nadol emisha naijo ena naa aa entoki e keeya ashu empisha e keeya ashu oltungani otua onapita isikarini ashu sirkali kewon etasarautua tewuei neje ashu embae naje nataase neiminie oltungani obo enkishui tiatua enaduoo sarakasi . niaku ore embae nagira endelea tena pisha naa nchere egirae anap osesen lolotungani tiatua enkarasha tende wuei isikarini kituaak le sirkali .aa matejo embae torono aa nataase matejo orbuket otupukuo tewuei neje matejo etaarate iltunganak tewuei neje. niaku ore sirkali ashu isikarini kepuonu ninche aitatua enaduoo msoso nenap osesen loladuoo tungani otua peyay apuo aya mortuary neaku kelelek oleng etum ilanyor lenyenak ashu ormarei lenye ashom ayau oladuoo sesen tiatua enaduoo mortuary niaku ore embae nagira aasa tene wuei naa ilooisaani le sirkali ogira anap osesen loltungani oiminie enkishui enye.

Ore ebae nagira aasa tenewei, naa enkerai esukuul. Ore enakerai na kidimayu neesita subject najo iltung'anak physics ,ashu sciences. Neeku ore enakerai natii enewei, na kegira aiunkanisha wayai tentoki naji motherboard ,aiunkanisha yiolo entoki naji soldering. Ore soldering ,naa keeta oltung'ani entoki naji soldering gun ,niata ena waya. Ore ena waya, naa keimieki enkima ositima petum aimelta tiatua enaduo motherboard ,pa ore oltung'ani ogira aibung'ie ewaya naje wenkae waya, naidim aibung'ie ewaya pokin enaduo motherboard, aitumia ena process ashu enatoki naji soldering ,apejie apej ewaya piteru aibung' enaduo nkae waya te process najo ilashumpa soldering. Ore soldering ,naa keret aibung'ie iwayai kuna ashu conductors ,metaa ore igira oltung'ani ah, aas ah connection ,na kelo keya keleleku oleng'.

ore embae nagira aasa tedukuya ena pisha naa nchere a lakwetak ashu iltunganak kulo laa lolosho le Kenya etii noo Faith Chebet. iltunganak kulo lokwetiki ashuokwet teniaba olosho le Kenya too nkulie kwapi .ore kulo tunganak naa kekwet aa akwet mbio naje pepuo aishindana oloibor ashu okulie tunganak loo kulie kwapi. niaku ore kulo tunganak tenewuei naa idol ajo ishopito nkilani naata aa em bendera e Kenya . eitodolu ajo Wakenya kulo ashu iltunganak lolosho le Kenya .ina pidol ajo kerook kepaasha ninche oloibor niaku egira ninche aosh empisha nidol ajo ekweni ingwaa naa enkweteta eshomoito akwet tolosho leboo. niaku ore ene naa empisha oltunganak lolosho le Kenya. naa kenare amu ene tipat oleng pitodolu ajo era niche iltunganak lolosho le Kenya ina peeta enda pendera toonkilani enche.

Ore tenilo nidol oltungani ashu tenelo nadol ena pisha naa oltungani le nchama ashu enkata apa esiasa enkata esiasa. neku ore oshi tenkata esiasa naa kepiki impishai naitodolu oltungani itii oltungani enchama naje. ashu kalo tungani orkiongosi lenaduoo chama natii .kelo naa ore kuna pishai naa etii oltungani etii empati najo ODM. naa ore ODM naa ninye eitasheiki oltungani ojo Raila Odinga

ore embae naloito tedukuya ashu embae nanapiata ena pisha naa nkera e sukul nagirae aisho endaa ishooki ninche endaa. ore oshi sirkali naa eeta enatoki naji lishe bora inkera esukuul e primary. niak ore kuna naa kutitik kera naishoo naa sirkali endaa .kelo nai nishori ormushele a ominchi . metaa ore kuna kera naa kedaa ashu kenya ninche endaa sidai ata tiatua sukuul .niaku ore ena naa embae nayawua sirkali petum atareto naduoo kera pemepukoo kake penya endaa sidai toonkangitie enche aamin tiata sukuul .nenya enaduoo daa nalelek oleng aa ormushele aa eminchi nenya inaduoo kera nekweni tiatua sukulini .niaku keretu ena toki inkera pisuma te mborata oleng ,neisuma inkera meeta wasiwasi amu meeta naa esumash.

Ore embae nagira alo dukuya ashu tena pisha nalio tedukuya tene naa iltunganak le kanisa . etii aa iltunganak kituaak loonkanisani tiatua ele osho le Kenya. niaku ore kuo tunganak naa irgelunot ogira aitayu statement ashu airo teniaba e kanisa. ore kulo tunganak naa ninche eji fathers ashu e fathers loo nkanisani matejo ine catholic ninche adol egira aitayu statements ashu airo teniaba e kanisa .kelo nai nishori interiews nishori sininche mitayu induat enche tialo mbaa nagira aendelea tiatua sirkali olosho. niaku ina pedol ajo ore kulo sipikinani etii le citizen etii le k24 etii siinche enkata enche mitau indamunot tialo mbaa nagira aendelea tolosho olulunga .niaku ore sinche kanisa naa kepiki entoki naji decision making tiatua kaa sirkali nalulunga olosho le Kenya .

ore embae nagira tena pisha naa etiii entoki najo furugu ashu maandamano nagira alo dukuya ..ore peasa maandamano naa ore entoki naichangia naa idimayu negira sirkali airony illtunganak lenyenak .niaku ore endaidim iladuoo tunganak ogira airony ataas naa peitashe ashu eas maandamano tialo sirkali .ore eniko a sirkali petum aibooi iladuo tunganak peme yau enkinyiala tiatua mbaa pookin esirkali naa kitumia isikarini aitaa nkoitoi osikarini a kitumia intokitin najo lasumba teargas ashu eitumia tiay kata irisasin angor iladuoo tunganak ogira aas enaduoo maandamano .niaku ore ena bae nagira aasa tene wuei naa maandamano eigirae aibooyo .egira isikarini aibooyo iltunganak pemeandamana itumia tear gas iltunganak matejo otapejo orbaribara ogira aas mbaa akeyie aruok

enatipat enetipat oleng ena siai nagira aendelea tenewue tena pisha. ore ena pisha naa enetoki najo science and technology ore ena siai naa keret oleng ashu kisaidia metaa ore ebulu kenya naa ketum ateshet ashu aitobira ntokitin ataas kulie baa ashu a e siai

ore embae nagira aendelea tena pisha isikarini kulo loji KWS ashu iltunganak orip ingwesin egirae aitaas naji passing out. ore passing out naa embae ena ashu osirua ele oosi enkata naidipa enkata naidipa oladuo sikari le KWS ashu orrip ingwesi aa ataasa indipa ninye entoki naji training enoshi kata egira ai train ashu aas imbaa naidim ataretu ninye metaa kidim ataasa enaduoo siai eripoto oongwesi. ninye osirua ogira aasa tenewuei naa idol isikarini egira ae march aitodolu ajo etaa ninche masaa naidipaki atereren metaa kidim ataas enaduo siai eripoto oongwesin. niaku ore kulo tunganak naa ilooimaitie ashu ilooimaitie engeno sapuk tiatua eripoto oongwesin niaku idol ninche ajo egira aas entoki naji passing tedukuya irkituaak lenche.

Ore mbae nagira aasa tena pisha naa nkera kutitik ashu nkera e primary school ninche naagira aibung en`dala enche. Egira ninche aadala naduo kera aa tenkoitoi aa enkibung`a. Egira kuna kera aibung`a pee etum ninche eas en`dala enye. Matejo tenkata e P.E arashu enoshi kata egira nkera aapuo aiguran etii naa break. Niaku ore aa keidip keret ena toki nkera metaa ketum enaduo kata kiti naidim enkerai ai refresh aa ashu atobolo elukunya tenkiti rishata ake. Ina pee iyiolo ajo ore enkisuma nemeeku, nemeeku entoki ake nara continual ashu embae naasa te poki kata. Kelo enkerai neifaa nedala kidogo neas nkutiti exercises ashu elo naa nelo aipidipid kidogo. Niaku ore embae nagira aasa tene naa keret enkerai metaa ore enkisuma enye nimitoki naa atum wasiwasi amu kenoto naa enkiti break naidim atareto enaduo kerai egira aisuma too nkatitin kumok oleng. Niaku ore embae nagira aasa tene wueji naa nkera kutitik naagira aadala ninche.

ore ena bae naa embae apa ena nataase olari loo nkalisuni are otikitam ongwan .naa ore ena pisha naa irmwalimuni apa tinakata apa logira aas entoki najo strike ashu mgomo tenkaraki naa mmegirae alak ninche. niaku ore ena pisha naa kegira naa aitodolu iltunganak ajo kegira lelo tunganak aitodol ninche madharau amu melakita ninche tenkoitoi naishiaakino .niaku ore ena toki naa strike egira kulo mwaliumuni aitodolu ajo ninche egira areu ninche dukuya. egira areu ena toki najo mgomo dukuya amu megirae alak ninche anaa enaishiaakino. amu egira ninche aisum ina duoo kera olosho olulunga kake megirae alak ninche tenkoitoi naishiaakino. niaku ore nena pishai nagira aibung naa kegira aitodol sirkali ashu iltunganak oifaa nelak ninche ajo aa kenare nelaki ninche pemeaku ake iltunganak oas ake isiatin pesho etu naa elaki ninche. niaku aa kegira lelo tunganak lelo mwalimuni aas maandamano naitodolu ajo megirae alak ninche tenkoitoi naishiaakino. niaku ina pegira aiger ajo kupet TSC. ore TSC naa ninye naitasheiki irmwalimuni tolosho le Kenya niaku ina pegira aigoma amu ore TSC nemegira alak ninche.

Ore ena ore ena pisha nadolta tene wuei naa nkera kutitik naigerito ashu nanapita irkigerot oigero `ndoa za mapema ngo! aa nchere .ore aam kiama tenkata ekitisho enkarai kiti ashu entito kiti nemetii ashu nemenare pi.niaku ore kuna naa inkera kutitik ashu intoyie kutitik nagira agilunore a kiama ekitisho akiama onkera kutitik oleng olarin a kutitik oleng. niaku kegira ninche agilunore a kiama enye ashu kiama onkera kutitik pisho ninje nafasi naa misumata peaku iltunganak kituak ashu naa peaku iltunganak le tipat tiatua aa kenya ashu tiatua olosho pookin olulunga . ore ena pisha enaitodulu ashu orkerereti ele ogilunore naaduoo kera kiyama eton ninche a iltunganak ooti ashu eton aa nkera kutitik

Ore ebae nagira aasa tena pisha, na ebae nataase apa eton apa etii o rais ojo Mwai Kibaki. Ore Mwai Kibaki na o rais apa lolosho le Kenya liokuni. Egira apa ninye tinakata ashu tena pisha, adol osesen na lo rais apa lemekure eetae ah oji napa ninye enkarna enye ashu o rais apa liare lolosho le Kenya, oji napa ninye enkarna enye Daniel Torotich Arap Moi. Neeku ore eh tena pisha, na olemekure apa eetae rais ah Mwai Kibaki, egira adol osesen aah lo rais lemekure apa eetae liare lolosho le Kenya, oji na ninye enkarna enye Daniel Arap Moi. Neeku ore ena naa ninye oshi eji funeral viewing of the body. Ashu ah adol osesen loltung'ani lemekure eetae, ah toltung'anak. Neeku kedoli osesen, ashu kedoli osesen lilo tung'ani oshomo ashu lilo lemekure eetae, neeku ninye nagira aiendelea tena pisha tinakata. Ah o rais liokuni lolosho le Kenya, Mwai Kibaki ogira adol osesen lo rais liare lolosho le Kenya, Daniel Torotich Arap Moi.

ore ena pisha, kadolita iltunganak aare, oltunganak oota esiana. adolita sii ilorin. ore kulo lorin ninche oshi loonap eilata, najo petroli, ore saai ake kegol akeyie iropiyiani enyenak, adol itasho lorin loonapita ntokitin kumok oleng. etii erori natii dukuya nanapita peteroli, etii baisikilini, etii iltunganak, looreuta ibaiskilini tiatua oladuoo baribara, adolta garin sapukin oleng. naitumiae aanap intokitin nairoshi oleng. kitumiya nkampunini kumok oleng aanap, kuna tokitin naa napi tolbaribarani, adolta sii olbaribara lormaram.

ore ebae naisul ashu, enkoitoi naisul teneisumareki, naa karep naaji nanu enkoitoi e video ore ena oitoi e video naa keret enkerai metaa kedol empisha enaduo toki naatese. kedolaa entoki, kedol entoki nataase toonkonyek enyenak. amu ore osikolio kelo nining kake eitu naa ening' aitobiraki. kelo oltungani nining' enaduo toki kake nerikino teleleko oleng. kake ore pee edol oltungani entoki nening. kedol netum ataasa too nkaik enyenak. neeku ore oshi entoki nidol oltungani naa kebik too nkaik enyanak.

Ore aa kuna masaa enkisuma e digital naa inetipat oleng te nkoitoi e nkisuma ashu tenisumare enkerai kiti oleng. Inetipat kuna tokiting oleng aa nchere, kidim enkerai anoto kuna tokiting aa teleleko oleng. Naa kidim enkerai aibung`a eng`eno oleng tenelo nitumia kuna tokiting e digiatali. Kidim enkerai aisuma, kidim enkerai atodua video, kidim enkerai ainining`o osinkolio metaa ninye enkoitoi e nkineneng`a tenkoitoi e digitali. Metaa ore ena oitoi e digitali aa kidim enkerai anoto enaduo kisuma oleng ashu te leleko oleng teneimu enkoitoi e digitali ashu teneimu kuna tokitin taata naagirai aishooyo metaa kisaidia ena oitoi enkisuma e digitali metaa ninye eitumia enkerai oleng. Niaku aa ore kuna tokitin oleng naa keretisho oleng, keretisho nena tokiting oleng keisaidia enkerai metaa merikino ashu aa ore tenedol enaduo kerai enaduo video enaduo kisuma nang`ira aisum nemerikino naa teleleko oleng.

ore pindim oltungani ataasa ena siai ashu embae nagira kuna kera aas a operation ekuna mashinini taata e digital ashu tablets naa lasima piata oltungani engeno enatoki naji computer ashu computer science ashu informatiomation technology .lasima piata engeno entoki naji packages ashu enatoki naji computer ashu kuna tokitin taata e digitali kuna mashinini e digitali ,lasima piata oltungani ina ngeno ,engeno e computer science metaa ore enaduoo mashini metaa iyata naa ninye engeno nioperatie ashuaa indim aitumia enatoki najo ilashumba aa tablets ashu kuna computers etaata .niaku kenare niata oltungani ena aa ngeno e computer petum oltungani aironya ashwaa aitumia enatoki nagira ena kerai aitumia tina kata